Ireyu komi sarek ak indisinik toreti sarek temindet yekakoswach ak kobit kebaen tugaa chemiten en korik chekikichopchi anan kotugaa koraa chekororji suswek chemiten en ngweny toreti temindet sikobit konyorjigee kelchinet en chegoo chenyorunen tanyiito ak kobit konyorjigee koraa teta ee kii agetugul nekararan en bortanyin, toreti koraa sarechuto yekakwalda temindet ak kobit konyorune rabinik cheimuche koboisien kwalen tuguk alak chebo kot kou kialen sukaruk anan ko tuguk alaktugul chebo kot cheu sobunit alaa koki agetugul, toreti koraa ndisinik chemi ireyu yekakialda logoekchi ak kobit kenyorunen rabinik akotoreti koraa sikobit ketegen korikab bik chemi chayoe kasiniton toreti koraa en omitwogik kokochi kii agetugul nekararan en bortab chito.

kii kenyorchin sipitalisiek che echen anan ko chemengech. Taareti serikaliit kopiit kokaito tuguuchutok si kopiit kepimane piik chemiandos anan ko ketarete kenyor kercheek eng' piik che ka kinyorta miando age tugul kotareti kepimanen piik kou mianwek che mache koyaachen chemiten en karatiik anan ko chemi en porto ap chito sikopiit kikochi kerchek che imuchi kotaret kora kokimiti sapeet ap chito